Kakiyo bandek kobo koruryo, ak kiyo marakwek kobo koruryo, yeityi yekakoruryo kekarangan kende mwaita en maa, ak kesegenchi ketunguuk, ak nyanyik ak karats akiyomio bandek ak ng'edek. Yekakoruryo, kiyoo mchelek chekakichumushan ak bek ak chumbik ak mwaita. Yekakoruryo mchelek, keservan eng sanit komakiyomho, terter kakiservan mchelek en sanit taban ak bandek kitheri eng sanit taban.

Ireyu ko tuiyet anan lekakiyum pik asi kinet akobo ripsetab nego anan ng'ororek. Kakimut ng'orkrek kobwa yu asikinet pik

Ireu ko ndonyo neo kot mising, ole kialdaen ng'ororek che chang kot mising. kamut temik ng'ororek oleboch kopwa ndoyo anan soketab ng'ororek asikobit konyikealda en ireyutet. Miten kora toek chekarat emait cheinetishei akobo faida chekinyorchingei kepai ng'ororek chutok.

Inoni ko temindet ana a farmer neboei ingokenik. Kabai arekab ingokenik che kairuruch eng kot nekikitech asi kobaen arekab ingokenik. Arechu ko soisi kobo arawek oeng anan ko wikishek somok, anan ko wikit agenge. Boei temindani ingokenik asikobit koalda akonyorchingei kelchin anan faida nemi barak kot mising.

Enyu agere imbaret neo kot mising, nekokakiminchi tukuk, ako kaketem bo kokararanit bo kochulok kiek tayari keminsa. Kakichul ng'ung'unyek bo kokararanit kot musing.en yu kochobot temindet eg sait age tugul sikobit komin tukuk chemachei en imbareni.

Pa kamanut missing' paet ap ng'ororek anan kechirek en kokwenyun amun konyorchigei tuguuk che chabg" kopun kechirek. Imuchi ipai kechirek asialdai koik mung'aret asinyorchige rapinik isomeshane lagok ak ipae family. Imuchi kora ipai ng'ororik ak inyorchigei mbolea anan ko keturek che iipe kopa mbar ak ipimine tuguk kou pandek, ak korurya tuguk komye. Kararan kot missing' kasit ap biashara nepo ng'ororek.

Enyu komiten maainik chemiten en kibakulit. Maainik ko koraran kot mising, maainikab ingokchet amun yekeribai ingokenik ak isich maainik iibe kopa ndonyo ana market ak ialde maainik ak isich rabinik. Imuche kora ipas maainik si yekakonam ingikchet koshep, igochi maainik chutok koshep ingokchek. Yekakotar betushek kokeny ingokchet maainik ak isich arekab ingokchet ak konam kotesak ingikenik ak isikchigei faida neo ye kaialde ingokenik chotok.

Boishietab imbar kokararan kot missing, missing ko minetab logoek, en yuh okere logooyat nekibore indimu anan chemindilil. Nemitet en imbar ele mi bandek ak komiten marurek. Logoyandani kokararan kot missing en chitugul, minute logoyandani ak kiam yon amee book ting'oek, anan ko Corona. Akotoretii kot missing, kirindo Mionwogik chechang logoyandani en chitugul. kararan logoyaandani, yon kemin chitugul en kongung kosiir Nebo iole, imuche ibuut kora logoechu ye kokoruryoo ak iib koba solo, ak ialdee ak isikyigei rabinik chechang.

En yu ko kimin temindet pandek. Ak kingokakorurya pandek koput temindani pandekchik ak koip kopa mbara. Ak kopa koket tuga che kipai en koinyinet kopwa mbarani kakeputen pandet asikopit koam mopek tuga che kakong'et. Tuga kopotu cheko che chang' kot missing'. Tinye cheko pandek anan suswechu miten imbarani kakiputen pandek. Ko kor kesiche cheko chang' che kikee eng' tuga che maam mopek.

Inager boisioni agere imbaret neo kot mising ne kigebuten bandek ak konget mobek che kagoyomyo. Kagiget tuga kobwa imbaranito asigopit konyokwam mobek che kogonget kongebuten bandek ak suswek che miten imbarani. Si, tinye chego chang mobek che kagoyomyo ingebaen tuga ak kee chego che chang temindet kot mising ngot kobaen mobek che kagoyomyo, tuga.

Kasitab mosoong'iik ko kararan kot missing, kiteme imbaret bak kokararanit, ak ibuprofen keswek choton chebo mosoong'ik, ak kegerer bereisisiek, en imbaret nekaketeem bakoi kobusbusit. Ak keroongyii keswekab mosong'ik kobalain, yekakorobonyii ak korut mosong'iik kesember ak kitutyii timdoo mosong'iikchuton. Koye, kakesember mosongichuton konaam kobwa mosoongiik koekitun, ak konam kosich mosong'iik chekiome, anan beek. Ye kokosich mosong'iik, chekiome, yekokoyomyo ketil ak keib kobaa gaa, ak ibokebiir, Aman keboor mosong'ik chuton ak kema koyoomyo. Ak kiyomo ak bandek, ak keng'aa kekwany koik kimyet. Anan kealdaa mosong'ichutonkesikyigei rabinik chechang.

Achame kot mising minetab avacado. Avacado keibu ko kakebit eng betit ak kepal keringet neo ak kinde mbolea ak kemin avacado, ak kinam kinde mbolea ak kesemberchi kotatun koet avacado konam koii logoekchi. Yekakoii logoekchi kepakach kokong'yo, e imbar. Yekakokog'yo kebut kobwa ko. Ak kinde kinuet ak kepakach kosishikei. Yekakoruryo ovacado chutok kemuch ketil ak kinde chumbik, ak keam anan keamta tukuk alak cheu kitheri anan keip koba ndoyo ak kealda ak kesich rabinik.

Achame eng keti, avacado logoek che kakoruriio. Logoek chutok, keoutei ak keip kopa gaa, ak kobakinde kinuet, ak kerat kutit ak kosishigei. akoi kasar kopaiswe ngokakorur avacado chutok. Yekakorur, avacado nitok imuch itil ak inde chumbik ak iamte tukuk kou kitheri anan ko mchelek. Anan inam logoek chutok ak ialde eng ndonyo ak isikchigei rabinik chechang.

En yu agere imbaret nekakiteem bakobusbusiit, kokararanit. Ak ketem bereisisiek, ak keminyi ketung'uik. En ketung'uichuton, komiten paiput, nekomut ketung'uuk barak neinokii minutik chuton berk en kasarts nemomiten roots anan kasartab kemeut. Tinye faida newoo kitung'uuk amun, kiome ak kimuch kealdaa en indonyoo, ak kesich rabinik chechang

Inoni komananas nekakimin en imbaar. Mananas ini kokosich logoyaat newoo kot missing. Yekokosich logoyaat bananas, keebut ak keib Kwa gaa. Ak ityoo ibokekany koruur mananas inii. Yekakowal kalait mananas ini, kot kobiririt barak ketil mananas ak kiam ak kebaen logbook. Kimuche kora kealdaa mananas en indonyoo ak kesikyigei rabinik.

Ineni ko mananas ne kigimin en imbar. Kogoet mananas ini ak kogorur. Ye kagorur mananas ini keput en imbar ak keip kwo gaa. Ye karur ketil ak kiam mananas anan kealda en indonyo ak kesich rapinik.

Boishoni bo minetab ab ingwek sukuma ak spinach , ketemei imaret ako kararanit mising ak keib keswek chebo sukuma anan spinach ak kepal keriget ak kinde mbolea keringenotok ak kenaga bek. Ak kemin keswatab spinach anan ko nebo sukuma. Ak kinaga bek ak kesemberchi ak keisto timto eng ingwat. Koetu spinach anan ingwat kot mising.

Nyanyik kiuneikiunei kotililekitu kot mising ak bek chechang ak keseken chetenten, kesekenchi sanit. Yeityo kinde mwaita ma keyo nyanyi chutok en ma boko ruryo. Yekakoruryo ketesta tukuk alak che kakimachei ketesta, anan kiam nyanyi chuton icheken.

Kamiin temindet en imbar nyanyik yeityo korib en imbar ak yekokosich lokoek nyanyik yekokobirirekitun en imbar kobut temindet nyanyik chiik ak koit koiyen gee ole moche koaldaita nyanyik ak ityoo koide kinwani kiten nyanyik kyik sikobit koaldeji bik chemoche nyanyik.

Boishoni bo betit ab ingwek ko kararan kot mising. Kichabei ng'ung'unyek bo kotustusit en greenhouse orit. Yeityo ichop ko kararanit, inde keswek chebo ingwek anan tenderek chebo ingwek, ak indechi koyom betit tugul. Ak inake bek, yekainage bek konam korut ingwek .yekakorut ingwek inyon iger eng kila betut ak inam itutu chemasai anan timto chekarut eng ingwekchutok orit. Yekakoechekitu ingwekchutok itutu ak ialde anan i transplanten kopa imbar.

Kakiita ketunguik chekialdai eng ndonyo anan market eng nw' ony, ak komitei kitunguik chemiten kinuok chekialdai. Miten kastomayat nekwoei ketunguik komachei koal. Tinyei keljin neo aldaetab ketunguik chemugulen ko kororon mising.

Chu ko segemik che kikipai en sandugusiek. Sandugusie chuton ko kagingop eng ketik en timin orit. Sandugusiek che menye segemik orit ak konam kochop kumik asigopit konyogoges temindet ak koba kochuchugan kumik ak koaldechi biik che ame kumik.

En yu ko biik che miten imbar chegopute bandek ago miten mashinit negogeget konyo imbar orit. Mashininito kerongchin bandek che mugulen asigopit kotor bandek kopesio machakuat ak bandek che kogetor. Kararan mashininitet ago raisi torenyin kot mising. Ngunon ko teseta toretab bandek en imbar keboisien mashinit.

Inoni ko kimiet, kimiet ko kemoe bandek koek bushek ak ye kakenga kinde maa beek ak kilal kobo kochamukan kinde bushek ak ketui polepole ak keteshi bushek kotur kouit, ye kakouit kimyet kilal kilalji maat ye kakorur kimyet kemolji sanik ak kiam.

Kimyet kindoi maa bek ak kilal kabisa kotor kochumukonso bek. Kerongchi pusiek ko kidogo ak kekorkoreni aketesetai kilalei maat akkeramchin pusiek kotuten kotor kokakonamak kimyet kouit. Kilal kimyonitok kotir kokakorur kemol , kemolchi sanit kimyoni, akechop ingwek ak keservan ak kiam kimyet ak ingwek.

Marakwek che kakimin eng imbar, chekakimin eng lain, en i.bar nebo perisishek, kesemberi ak mogombet polepole amu kokosich mologenik. Ak kitutchi timto eng ny'edechutok ak kekochi ng'ung'unyek ak kikochi bek yon mamiten ropta ak ma ketuaituaei mising amu kokosich mologenik ny'endechutok.

Ichechu ko isagek chekakimin komin lain. Isagek ko ingwek chebo kipkaa. Kakitem imbaret kobusbusit ak kemin isagek eng' lain ak keistechi timto, akobwa isagek kokoranitu. Kokoyam keput isagechutok akiamta.

Kebai ingokenik kobo komanut kot mising. Kakibai ingokenik ak kindechi amitwagik kit neamen en ole ipuren ingokenik, asi komapendat ingokenik. Kararan kot mising, paetab ingokenik amun imuche ialde ingokchet ak inyorchigei rabinik. Imuche kora ialde kopunchi panyek, imuche kora ialdechi temindet kopai. Isiche maainik en ingokchetak ialde maainik isich rabinik.

Miten nyanyik, miten dhania, miten mogopchat, miten karat, miten avacado, miten maembe, mitenketunguuk, miten mananasi, ako miten logoek.

Miten nyanyik, miten spinach, miten karats, mite galik, miten dania akomiten ingwek kieneji chotok chekororon cheripei porwekchok kot mising.